Apps kotoreti kole kekonor chepkondok eng oret nekararan ako kerei kole keboishe chepkondok kora eng oret nenyolunot. Toreti apps kora eng simet siporchi tupchoshekuk tukchekipoishoitoi chepkondok cheitinye.